Ore tenduta aai entoki naisho iltung'anak meshomoita ewueji netii nguesin te parks pookin naa nchere meekure etoborrita nena nguesin naatii ina park entoki naisho metupunyaki iltung'anak neeku meekure aa hostile nena nguesin toltung'anak oleng'.